Muswongnotet ab kasari komokirokendoen ak noton nikibo keny, nguni ko kikowalak tuguk, kikoit tuguk choton chebo kasorwek chuton makou chukibo olikinyet ako chebo nguni komokionien choton chekibo keny ngamun en nguni ko kikobit tuguk chekororonen chekimuch kinetengee kimuchi kenai akobo tuguk chetesetaa ngo tugun cheu amitwogik keboisien muswongnotet noton nebo nguni sikenai kele amitwogik chekoron ko achon ko amitwogik cheyachen ko achon ko ndiker muswongnoton niton ih ko kikararanit kot missing ngamun makou olikinyet kimokingen kele ichechu ko kororon amun en nee ndandan inee kokimiten chekikororon ko kikinoe kele kororon ih tinye chu ak chu ko kimou chubo nguni, nguni koimuch inam kiy aketugul kobun kebeberwek cheterterchin imuch kibarasta en komosta ake emet nekaloo en elemiten ih ana kokwet nekoloo kele miten amitwogik kotep kole imuche inam en yoton akinai ile muswongnoton niton any ih

Boisietab moshinit any inguni alen kit noton nekararan, moshinit ih ngeba boisiet nyin ingele keng'alen temisietab imbarenik ih ko ki konyumnyum kasit kot nito. anan kikobos kasit anan kikonyumnyumit kasit. Ngamuun en ng'alekab moshinit ih, kongemwa akobo moshinit ih kochang moshinisiek miten moshinit ih anan moshinit kouu koterekta. Nongitemen imbarenik ko noto miten kora nebo bek , konaton kora ko miten komosotab moshinisiek. Um miten kora ih um koter ting'et ih komiten kora ting'ok aina aina koter ting'et nombo kawaida noon taam kelleen kitemishien en ka. Ko miten kora alak cheter miten konyil chechang. Ko niton komiten nemine bandek , asikomi ne semberi , ko niton kikobos kasit nekatayoe chito ih akoyai kasit noton nemaet kora ngamuun rurtos komie ndamuun mi nenyolondaa mbolea kor ikere kararan imbar.

Temik oleo en en kochame bomit nongisiache. Bomit nito kebiren kouu bandek anan kibiten ng' endek ih anan kibiten kora biasinik ih kibiten tuguk cheuu inguek ih cheterterchin akebiten Okot tugaa . Bomit nito nekisiachi ih ko tenim chechang Alan temik oleoo ih kochame kobaishien bomit nito ngamun bomit ni kondisiach komeng'ete maging'ete en bomini kele kakuam awirta karang'et. Kit age kora en bomit nekisiache kotindoo olekikisir olebachit otko kiloisiek ata chendoo ih ibimanii ak kerichek anan bek litaishek ata chendoo, tor isiache isiache kotienge ak cheimuche, akibimani kora kotienge kerichek chekemdee. Konoton amunee sikochame temik chechang ngamuun imuche isurchike kition ih akibitsen mauu noon kindoo ng'uany niton kityo isurchinikee Yoon itesetai ibite.

En Kenya komiten bik choton chekere Ako bo itondab emeet. Itondab emeet ih ko keger kenai kele tos robta konyone auu. Ako robibton yemakonyo kotos nyone robta nekiten ih anan nyone robta neoo. Akoker kora bichutet kole akotoret komwa komwachi bik choton kole ih chemenye chengen kole ingorobon en ireuukonyoru bik ng'oyanditnoton komuch kola beek kosib kokachin konakta bichutet en yoto. Eh kora kokere bichuton kole en betut anum anan arawet ainon ih kosibkokere konai bichuton kole nyone kemeut en komosto ainon. Kosibkobanganchin bik kole omin amituakik koteb kole , SI tuun komuch kobaishien bik yeimich konyo kemeunoton kora . Ako bichuton komeleen kere kityo ak konyek kwa miten moshinisiek choton kikichobchi bichuton sikomuch kekeren anan boisien sikonai kole tebta anoo itondab emeet.

Koinutik ih en kokwet anan en kokwetnyun ih komiten ko chang missing ako choton komiten chemobete koktko mokinyor en chitugul ana en lakok chemiten ot en kokwet. Kainet netaa komiten kainet choton ih chomuche anamen ko amuche anamen choton chebo murenik miten Kiplang'at ih kainet konoton nebo murenik nekikisiche lang'at, mii Kipkirui ih kikisiche non Kipkirui kokokeruiyo, miten Kiprotich, Kiprotich kokisiche korotu tuga, miten Kibet, Kibet ko kikisiche beet. Miten kora nekebore Cheruiyot, Cheruiyot ko kikisiche kora kokokeruiyo ko en chon ih ko katar muut chebo murenik, kebwa kou chebo tibiik miten Chepkoech ngele Chepkoech ko ne kikisiche kokaech emet, miten Chepkorir, Chepkorir kokokisiche ana kikisiche kokorir emet, mii Chepkurui ko ngele Chepkurui ko kikisiche kokokeruiyoso, mii Cherotich kora, Cherotich kokisiche korotu tuga en nono akomii Cherono nekikisiche olikotoktyigee korotu to kibore keketote nego en Cherono. Ko koinutik chon ih ko lazima kot kenyor ih en kokwet aketugul